Ore entoki nadamu tenadol ena esiai naa kadolita iltunganak ajo kegira aeremisho empolea ena egira iltunganak apik enkop naa kitobir endaa amu kepik nishoo eh endaa metubulu naa nitayuni endaa sapuk naitoki naidimi atimir tooweitin kumok nitoki nabo ina wore enkae kisaidia amu kitobir eh embolea enkop enaa migil enkop aipotesa aiminie ina toki enye neaku adolita Nanu ajo wore entoki nadamu tenadol ena esiai naa keasita iltunganak esiai sidai aeremisho nadol sii egira apik ndaikin enche embolea eh kajo nejia ake

Ore ena siai kesapuk tenkop naleng' egiira iltung'anak airemisho nitayu ninche indaikin enye naa kitoki ninche aitobirr endaa enye migili aaya indaikin enye aapuo aitobirr aitumiaa imashinini ninche loidong'u ina daa nidong'u nenya nkera ore sii ena daa naa kesapuk oleng' tenkop ang' egirai airemisho kibelekenyate iltung'anak aiko aaku lelo oiko iloiremisho nitoki sii aaku iloo opik indaikin enkop oleng' kegira ena daa aisaidia iyiook tenkop ang' kegira aisaidia iyiook naleng' neeku egira aiendelea oleng' tenkop ang'.